Chudo gi ong'we yamo en tich mayot, okelo yot kendo onyalo kelo dong'ruok, okelo sama itiyogo bedo matin, kata pesa ma di ketho kihithogo go gari ki dwa orone kata ne nga'to pesa, pesano ikuongo inyalo tiyogodo tich machielo manyalo keloni dong'ruok e gwenge' kama wantie kata e gwenge ma wadakie makelnwa lokruok kuonde ma wantie.

Gi ma osetimore na maber ahinya ma chiegni ni en kaka cham dongo e puodho. Aneno ka nyasaye osetimonwa ma ber koth ochwe ma ber ,cham beyo koro an kod geno aneno ka gino mora kendo an kod yie ni ka nyasaye koth odhi ma ber kaka odhi ni ma nyasaye obedo jatelo e weche te to ang'eyo ni wadhibedoo kod keyo mo ogundho koro wachno en gi maber kendo mora kendo an kod yie ni ruoth dhi timo ma ber, wan nikech wasetiyo matek nyaka ne chakre koro wabedo kod geno sa ma in gi geno mar gimoro ma ber ma dwa timore ti ibedo kod mor nikech ka cham beyo oko ka mano ng'iso ni en gi ma nya konyi ,gin gik mi inya usi iloko pesa nyalo konyo dich moro amora mantie. Chiemo be gin chiemo. chiemo ka ni e ot to chunyi bedo ma okwe nikech ka onge chiemo to ok inyal bedo kod paro ma kare to ka chiemo nite to en gi ma ber.